Eng kokwet nyu, ko chang tuguk chotok ibu ngalek ap sokat. Netai, komii serekalit notok nebo county, nenyonet nebo Nandi county ne kikotoret eng ng'alek chechang' chebo sokat. Nebo aeng, komii kampunishek chechang cheu chotok kou kampunishek chebo safaricom, airtel, ak kampunishek chebo telkom. Nebo somok, komite sukulishek. Eng kokwet nyu, ko kikotoret eng oratunwek chechang' sukulishek koibu ng'alek ap sokat amu boisie tuguk chotok che toreti eng ng'alek ap sokat. Tuguk cheu kompyutainik, ak tugun alak chechang missing kotoreti eng oret agenge anan oret age eng ng'alek chotok chebo sokat. Kora, sukulishek chechang, kotinye klabushek chechang chotok chebo ICT, che toreti eng ngalek chotok chebo sokat eng sukulishek chotok terterchin.

En ngemenyon nebo Kenya ko koriik oeng chenootin missing en ng'alek ab chobet ab ng'atutik, netai ko miten koot noton nebo parliament ii, nebo oeng komiten koot noton nebo senate koot noton nebo parliament ii komiten biik cheboisienjin ii anan chetoreti en oratinuek chechang choto ko nebo chobisietab ng'atutik, en parliament komiten kora officers che choton ko kikewelel ii ak kiyonji echeget ichek kobois en ng'alek chebo ng'atutik, kora en koot noton bo parliamrnt komiten kora choton MPs chekikikwai biik ab Kenya kotelelji kokwet agetugul, en koot noton bo senate ii komiten senators, senators ko biik chekikikwai kondoji koundis cheterterjin ii en ng'emenyon noton bo Kenya ago senators kotoreti en oratinwek chechang en ng'alek ab chobisirtab ng'atutik, kora miten rubeiwot ko noton ko kondoindet neo missing en n'gemenyon nebo Kenya ne boisienyi ko kobit sahihi ng'atutik.

Eldoret kekuren kotab lopotik amun naat mising' Eldoret akobo ng'alek ab lapatet kora Eldoret kikurchi rwoik chechang' mising' chenooti en emet tugl komugul akobo ng'alek ab lapatet rwoik cheu Devid Rudisha ii Feith Kipyegon ak alak chechang' ii ko rwoik chenooti mising' kobun komosto noto bo eldoret ako kikotoret kenya en oratiuek chechang' ako kikoipchi kenya koldishek chechang mising kora eldoret kotinye kaliet noton kikoyai eldoret koek komosto nekaran ne kikorutechi biik chebunu emotinuek ab sang akobo ngalek choto chebo lapatet kora eldoret kotinye komosto noto nepo konetishet chepo ng'alek choton chepo lapatet cherutochi rwoik kobun emotinwek ab sang' rwoik kobun emetab chapan emet ab USA ak emet ab UK ko rwoik choton chekikomuch korutochi Eldoret ii akobo ng'alek choto chepo lapatet

Eng komasta notok ne abunu, kochame piik chechang mising sikoribe ichek kechirek eng changindo kosir ngororek, amu netai ii, kechirek ii ko tala icheket akomeimipich kou oleimdo piich ngororek, nebo aeng ii kechirek koboisie ichek suswek koek amitwogikwak chebo atkan kora, ako suswe ko chotok ko amitwogik chemitunen komoswek alak tugul che terterchin ii, ko kosir ichek amitwogik chebo ngororek che chotok ko sokek ak katok chemitunen ketik che terterchin, kora ngororek komuchi kowech minutik chemite mbaronik ii, akomuchi ichek kora kowech ngotok chotok che kikongot chito nebo mbaret ake tugul, kora kechirek kochang bororiosiek cheimuch koboisie eng ngalekab tumdo oleimuchi ko kanda chito eng ngalek chotok chebo tumwek che terterchin.

Kingalany tulwenotok nebo kiptuya kochang tuguk chekikono aoorogen.

Sokat ko kiit nebo komonut missing, akikotoret sobet eng oratunwek chechang missing eng emet nyo nebo Kenya. Netai, ko eng komasta notok nebo kanyaiset, ko sokat ko kikotoret biik chotok che tinye kaimutik che terterchin, amu imugakse kekweny kaimutik eng borwek kwak, akonyor ichek kanyaiset notok ne nyolunot ako konyoiset ne karararan. Nebo aeng , ko kikotoret kipsomaninik che mitei sukulishek kwak che terterchin. Imuchi komii ichek ole loo, akomuchi ichek kwai tiemutik chebo atkaan kora. Nebo aeng, ko kikotoret eng ng'alek chebo ng'alalet, imuchi komii chito emotunwek ap sang, ako imuch koitchin ak chito nemii emet nebo Kenya eng-eng chakchinet koboisie inee simoit. Ngele chito nemii emet neu nebo Finland, imuchi ingalalchi chito nemii emet ap kenya eng chakchinet iboisie simoit. Kora, kikotoret eng boisonik chechang tuguk cheu kompyuta.

Eng emetab Kenya, ak emotunwek chebo sang, kerichek chebose miondab ukimwi, kenyorchin eng komaswek chechang' chotok chebo kanyaiset. Eng emetab Kenya, kenyorchin komaswek cheuu Kenya National ak Moi Teaching and Referral Hospital, ak komaswek chotok chechang' chebo kanyaiset. Komaswek chotok chebo serikalit, kokonu chikilishetab miondab ukimwi, ako kora kokonu kanyaiset notok nebo buch nebo miondab ukimwi. Kerichek ap ukimwi kora, kotere kayaptaet ap miondab ukimwi, kongeten chito age agoi chito age. Kora, kerichek ap miandob ukimwi, kobose kutik eng portop chito netindoi miondab ukimwi

Kosup kee ak ngaleek ap sotat kikomuch kipsomanin konyorchigee tugguk cheuu kitabusheek kora komuchii kosoman kipsomanisheek kikotareet kipsomaninik eng ngalek ap kanetisheet ak konyor chotok konyor taritet eng emet notok nepo sang imuchi kotaret sikindet kora konaii ngaleek ap somaneet chepo lakwen nyii

Sugulishiek cheu Kamarin en county inoton nebo Elgeiyo marakwet i ak Makini en county inoton nebo Nairobi ko agenge en sugulisiek chetinye ichek karik chebo sokat, kora sugulisiek cheu Kabianga en county inoton nebo Kericho, Kisii, en county inoton nebo Kisii, Ergeton ii en county inoton nebo Nakuru ak Masinde muliro en county inoton nebo Kakamega ak alak koboisien ichek karik ab sokat en somanet ab psomaninik chemi emotinwek ab sang',kora sokat kotoreti psomaninik konyor kitabusiek ak tuguk alak chechang missing choton ko tuguk chemokyingen kipsomaninik en ng'alek ab somanet, kora toreti psomaninik konyor konetisiet kobun emotinwek ab sang'.

Toreti sukulishek karik ap sokat eng oratunwek chechang'. Netai, kotoreti kipsomaninik konai koboisie kompyuta. Kompyuta ko chotok ko che imuchi kotoret kipsomaninik eng boisiet nyi. Nebo atkaan kora, kokameche kipsomaniat konai akobo tuguk che tesetai eng emet, koboisie inee kompyuta. Nebo aeng, kotoreti kanetik eng panganet ap somanet nebo kipsomaninik, eng sukulishek chotok che terterchin. Nebo somok, kotoreti kipsomaninik kosomanso, akonai akobo emotunwek ap sang ak tuguk che tesetai eng emotunwek chotok bo sang. Kora, boisonik chechang eng emoni, komeche itinye chito naet akobo kompyuta. Notok ko boiset ap kompyuta kotoreti kipsomaninik kochopchikei boisiet notok nebo-nebo tai.